Ũyũ nĩtũrona atĩ nĩ ũrĩmi wa ngũkũ. Kuona nĩtũrona atĩ haha hena ngũkũ nyíngĩ mũno. Na nĩtũrona atĩ ngũkũ ici nĩcia matumbĩ tondũ nĩtũrona atĩ kũrĩ na matumbĩ marĩa mareketio na nĩmagũtuĩka atĩ nĩ marebanga hau mbere. Noguo nĩ ũtuĩkaga atĩ ya kũhuthĩria mũrĩmi wĩra kuona atĩ agũka tu akĩoyaga matumbĩ make akĩmabangaga kũrĩa akũmabanga. Na koguo matikoragwo makuĩte. Kuona atĩ nĩ tũrona kĩũmba gĩkĩ nĩgĩthondeketwo ũndũ urĩa atĩ ngũkũ icio ciatuĩka cia kũrekia matumbĩ, nĩcirĩtuĩkaga cia gũka cigaikara kamũharatĩ-inĩ gaka gathondeketwo hau na nĩ getha mũrĩmi agoka akoya. Na ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno kuona atĩ we ta mũrĩmi nĩũtuĩkaga wa kwendia ino ta ici kana matumbĩ ta maya. Na nĩ mo wendagĩria agũri aku kana andũ a itũũra arĩa mokaga kũgũra matumbĩ. Na wamenderia nĩũtuĩkaga wa kuona mbeca na kaingĩ mbeca icio rĩrĩa watuĩka nĩwaciona, ũcihũthagĩra o gũkũ kwĩ ngũkũ kuona atĩ no cio ũgũtũmĩra kũgũrĩra ngũkũ ciaku irio, kana o nawe mwene tondũ wĩ mũndũ wĩna mabataro maingĩ, nĩ ũtuĩkaga wa kũhingia mabataro maku marĩa wĩnamo.

Maũndũ ma kũngenia haha nĩ maingĩ, kuona atĩ nĩ tũrona andũ aya me gĩthĩi-inĩ gĩa, kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩthondekerwo mũcere, kana kũrĩa mũcere ũtwaragwo rĩrĩa andũ matuĩka atĩ nĩ magũrĩra andũ arĩa makoragwo mahandĩte mĩgũnda-inĩ yao, na andũ aya nĩ makoragwo na kĩganda gĩkĩ kĩao, kũrĩa nĩkuo marehaga mũcere ũcio, na magatigĩrĩra atĩ nĩ woma wega, na nĩgetha watuĩka woma, nĩgetha mahote kwenderia andũ a na nja. Na nĩtũrona haha nĩ gũthima makoragwo ona magĩthima mũcere wao, na nĩgetha matigĩrĩre atĩ nĩmaigĩrĩra mũcere ũcio wao ratiri-inĩ, na nĩgetha ũtuĩke atĩ okorwo marahinga o wa kiro, o wa kiwango gĩtiganĩte, nĩmagũtigĩrĩra atĩ mũcere ũcio nĩwaigana, na nĩgetha ndũgakĩre ikĩro ciaguo, na ningĩ matigĩrĩre atĩ nĩwohwo wega, na wekĩrwo maratathi-inĩ marĩa magĩrĩire nĩ gwĩkĩrwo, na nĩgetha mũcere ũcio ũtuĩke wa kũrutwo kũndũ kũmwe, ũtwarwo kũndũ kũngĩ.

Ũndũ ũkoragwo na bata mũno, rũrĩrĩ-inĩ ruitũ, kuona atĩ ũndũ ũyũ nĩũteithagia andũ aingĩ matiganĩte, tondũ nĩtũrona haha atĩ ĩno nĩ thoko ya mũcere, na andũ aya othe me haha nĩ endia a mũcere, harĩa matuĩkaga atĩ magetha mũcere wao, mũgũndainĩ wao, kana mathiĩ na magũrĩra andũ arĩa makoragwo mahandĩte, nĩmatuĩkaga agũka thokoinĩ ino yao makoragwo mathondekeirwo, na thoko ĩno ĩkoragwo ĩthondeketwo wega, kuona atĩ ĩkoragwo ngĩnya na mabati, koguo atĩ ona kũngĩtua atĩ nĩkũraura, tho mũcere wao ndũgũtuĩka wa gũthũka, kuona atĩ wĩ thiinĩ wa nyũmba yakĩtwo wega, na ndĩraingĩria maĩ, na ũndũ ũyũ nĩtũrona atĩ nĩ biacara, na nĩkwendia marendia, na nĩrateithia we ta mũgũri, na nginya arĩa marendia kuona atĩ, mũgũri rĩrĩa ũragũra nĩũratuĩka wa kũhingĩa mabataro maku ma kũgũra mũcere, nawe ta mwendia rĩrĩa wona mbeca ta icio, nĩũtuĩkaga wa gũthiĩ nacio na ũgathiĩ nambere na kuonjorithia biacara yaku, kũrĩa ona nĩ ũthiaga nambere na kuongerera mũcere, na nĩgetha ũthiĩ nambere na kwenderia andũ akũ arĩa mokaga gũkũgũrĩra.

Ndona ũndũ ũyũ, nĩũndũ wa mbere ũrĩa ũroka meciriainĩ makwa, nĩatĩ andũ aya nĩmarageria gũthondeka macini ĩrĩa ĩ kĩgandainĩ, kũrĩa andũ mathiaga gũtwara magetha mao, na nĩtũrona atĩ andũ aya nĩmekĩrĩte nginya ngobia, na mena nginya nguo cia wĩra, na nĩũkoraga atĩ ona iratu iria matuĩkaga atĩ nĩmarekĩra, cikoragwo ciĩ cia wĩra ũyũ wao, kuona atĩ ona nĩ ũkoragwo na ũhoro na thitima, na nĩmokaga na magathondeka macini iria cikoragwo kambuninĩ, kana ona iria ona cikoragwo igandainĩ, na nĩgetha cithiĩ nambere na kũruta wĩra, na nĩgetha andũ matigatuĩke atĩ nĩmakũrũgamio wĩra, kuona atĩ macini ciao citiraruta wĩra, koguo andũ aya wĩra wao ũkoragwo wa gũka na mathondeke macini ici, na nĩgetha makiuma haha, matigĩrĩre atĩ macini ĩno nĩraruta wĩra, na atĩ wĩra nĩũgũthiĩ nambere, gũtagũtinda makĩrũgamia.

Nĩ tũrona atĩ ĩno nĩ nduka nene, na nĩ tũrona atĩ ũyũ nĩ mũtu marendia haha. Na ũyũ nĩ mũtu wa ngima. Kuona atĩ mũtu wa ngima ona ũrutagwo o mũgũnda-inĩ, o harĩa wanjagia na mũrĩmi rĩrĩa atuĩkaga atĩ nĩaraharĩrĩria mũgũnda wake. Na agatigĩrĩra atĩ tĩĩri wake nĩ mũnoru, na atĩ mũgũnda wake nĩ ũrona maĩ nĩgetha atuĩke wa kũhanda mbembe. Na nĩatigagĩrĩra atĩ mbembe icio ciake nĩciakũra, na cia neneha, na ciĩna riri. Na nĩgetha rĩrĩa atuĩka atĩ nĩacituga wega, naituĩkaga atĩ nĩcia kũra, na hau nĩatuĩkaga wa gũthiĩ na agacigetha. Na rĩrĩa atuĩka atĩ nĩ acigetha, nĩ athiaga agacianĩka agatigĩrĩra atĩ nĩcioma. Na nĩgetha citũarwo gĩthĩi cituĩke cia gũthondeka mũtu. Na mũtu ũcio nĩguo ũkaga na tũkenderio kũndũ ta gũkũ nduka-inĩ ĩno. Kũrĩa ũkoraga atĩ ibangĩtwo wega. Na we ũthiaga ũgacagũra mũtu ũrĩa ũkwenda kana na mũtu ũrĩa ũraigana mbeca iria wĩnacio mũhuko.

Angĩkorwo atĩ ndĩna mahinda manini he mũthenya, marĩa atĩ igũtigĩrĩra atĩ nĩndatheria gwakwa, kuona atĩ rĩmwe mũndũ nĩakoragwo atĩ wĩra wake nĩarokĩra tene, agathiĩ kĩroko tene, na mathaa make magũcoka mũciĩ ũcio nĩ mathaa ma ũtukũ kana ona hwainĩ, na mũndũ nĩ okaga e mũnogu, koguo ũgakora atĩ ndũgũtindanĩra na ũtheru, koguo nĩgetha atĩ ndigĩrĩre atĩ mũciĩ wakwa ndũgũikara wĩ mũtheru, nĩgũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa ndarĩkia gwĩka ũndũ, tuge nĩkũruga ngũrugaga, nĩngatigĩrĩra atĩ nĩndathambia riko rĩakwa, kana ona ndahata irio iria cingĩkorwo atĩ nĩcigwĩte thĩ, na nĩgetha ngiuma hau riko rĩakwa nĩ rĩtheru, na kana rĩrĩa ona ndarĩkia kũrĩra irio ciakwa, indo icio ngoragwo hũthĩrĩte, nĩ ndigagĩrĩra atĩ itakomete, nĩ ndoya indo icio, na ndathiĩ nacio nandacithambia, na nĩgetha nduĩke wa gũcibanga handũ, na cikare ciĩ theru, kana ona nyũmba nĩndigagĩrĩra atĩ mũthenya ũrĩa ndathambia, nĩndatuĩka atĩ nĩngũhata o mũthenya o mũthenya, na nĩgetha nyũmba ĩyo ĩtuĩke atĩ nĩiraikara ĩ theru, koguo atĩ to nginya ngorwo na mũthenya mũgima, nĩgetha atĩ nduĩke atĩ nyũmba yakwa nĩgũthera.

Irio ici nĩ tũrona atĩ cikoragwo ciĩ mũtukanio wa indo mĩthemba mĩingĩ, kuona atĩ nĩ gũkoragwo nginya na nyama. Na irio ici nĩ tũrona atĩ ona citikoragwo na mũharĩrie mũnene mũno. Citioyaga mathaa ma mũndũ maingĩ kuona atĩ nĩcikoragwo cithondeketwo na mboga ĩrĩa woyaga na ũgatuĩka wa gũtinangia. Na tonginya atĩ ũtinangie tũnini tũnini, mũndũ atinangagia o manene. Na hau nĩtũrona atĩ nĩ gũkoragwo na nyanya kũrĩa no ũtũmĩre igĩrĩ kana ona ĩmwe, kũríĩ nĩgũtinangia ũtinangagia onayo o manene, ndũtindaga ũgĩtinia o tũnini. Nĩgũkoragwo ona na nyama, na nyama ĩrĩa ĩtũmĩkaga mũno nĩ nyama ĩrĩa ya ngũkũ. Harĩa mũndũ nĩ atuĩkaga wa kuoya na agatinangia tũnini tũnini. Na mũndũ acagũraga nyama ĩrĩa ĩtarĩ na mahĩndĩ. Na hau watuĩka wa kũmĩtinangia, ũtigagĩrĩraga nĩ wa mĩtherũkia kana wamĩikia maguta-inĩ, na nĩgethaĩtuike ya kũhĩa. Na hau nĩ ũtuĩkaga wa gũka na ũgacitukania irio ici hamwe. Harĩa atĩ okorwo nĩ ũrenda cihutio nĩ kamwaki kanini kana cihĩe hanini, nĩũtuĩkaga wa gũciigĩrĩra maguta-inĩ, kana ona riko, nanĩgetha ũgacirũgarũgia hanini cigatuĩka atĩ nĩciahĩa.

Nĩtũrona atĩ gĩkĩ nĩ kĩganda kĩa makondo, na nĩtũrona atĩ nĩkũrĩ na andũ arĩa mararuta wĩra, na wĩra wa andũ aya nĩgũtigĩrĩra atĩ, o mũhuko o mũhuko nĩwakua makondo marĩa maiganĩte, na makondo macio nĩ mega, tondũ no ũkore no gũkorwo na makondo moru, koguo inyuĩ mũheagwo wĩra, mwagĩrĩirwo nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩmwabanga nginya makondo macio wega, na makondo marĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩkĩrwo hau, nĩ marĩa magĩrĩirwo nĩ kũiganĩra, mũtiagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra makondo manini, kana ona maingĩhe, gũkoragwo nginya na namba iria cia cikoragwo ciandĩkĩtwo, nĩgetha ũtigĩrĩre atĩ ndunongera ikondo rĩkorwa atĩ nĩ maingĩ, na ningĩ nonginya mũtigĩrĩre atĩ nĩ mwamabanga wega, na nĩgetha atĩ maiganĩre mũhukoinĩ ũcio wao, na nĩgetha atĩ mũtigĩrĩre atĩ o ikondo o ikondo, nĩrĩtare, na nĩrĩhĩtũkie, kuona atĩ macini ĩno ĩkoragwo ĩ nene na ĩtuĩkaga atĩ nĩ makondo ĩrakua, koguo inyuĩ wĩra wanyu nĩ gũtigĩrĩra atĩ makondo macio nĩ mega na nĩmwamabanga ũrĩa magĩrĩirwo, na atĩ matinakĩrio, nĩmaiganu ũrĩa magĩrĩire.

Ndona ũndũ ũyũ, ũndũ ũrĩa ũroka meciriainĩ makwa, nĩatĩ gĩkĩ nĩ kĩganda kĩa maguta, na nĩtũrona atĩ kũrĩ na andũ mandĩkĩtwo wĩra gũkũ, na nĩtũrona atĩ ona mena nguo iria mekĩraga, rĩrĩa maratuĩka atĩ nĩmararuta wĩra gũkũ thĩinĩ, kuona atĩ kĩganda gĩkĩ andũ nĩgũkoragwo na no gwĩkĩke mũtino o wothe, na nĩ tũrona atĩ ona no nginya ũkorwo na ngobia iria wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩkĩrĩte, tondũ nĩtũrona atĩ o mũndũ o mũndũ ena ngũbia mũtwe, na ĩyo nĩgũtigĩrĩra atĩ kũngĩkorwo na ũgwati o wothe, kana ona tondũ nĩkũihũrĩte cuma kĩgandainĩ gĩkĩ, ũngĩtuĩka atĩ nĩũragerera gatagatĩ wa cuma icio, ndũngĩtuĩka atĩ wa kũringwo atĩ ũtuĩke atĩ nĩũgũtuĩka wa kuma kumwo handũ, no gũkoragwo atĩ na maũndũ maingĩ mũno kĩgandainĩ gĩkĩ, kuona atĩ na nĩgũkoragwo na macini, iria nacio nĩ citũmĩkaga nginya nĩta mĩtambo ya tekinoronjĩ, tondũ thikũ ici nĩtũrona o kĩndũ andũ nĩmahĩmbĩirie ũhoro wa tekinoronjĩ mũno.

Ĩĩ nĩgũkoragwo na ithimo iria citũmĩkaga, na mawatho marĩa makoragwo nĩgetha o mũndũ akorwo atĩ ena maĩ ma kũigana, kana ona nĩgetha mũndũ gũtigakorwo atĩ kwĩna mũndũ ũmwe, ũrahũthĩra maĩ maingĩ gũkĩra arĩa angĩ, kuona atĩ maĩ maya matikoragwo me maingĩ icigoinĩ ici, tondũ maĩ maya nonginya mathimwo, nĩgetha o mũciĩ ũtigĩrĩrwo atĩ nĩũraingĩria maĩ, na atĩ nĩmarahingia mabataro mao, kuona atĩ ona gũitĩrĩria nginya irio ciao maĩ, rĩmwe nĩgũkoragwo na ithimi iria citũmĩkaga, atĩ nĩgetha we ta mũrĩmi ndũgatuĩke atĩ nĩũrakĩria gĩkĩro kĩa maĩ marĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra, na nĩgetha o mũndũ atigĩrĩrwo atĩ nĩona maĩ, kuona atĩ nĩgũkoragwo na icigo iria mbura ĩkoragwo ĩ nini mũno, kaũntinĩ imwe gũkoragwo na icigo, mbura yao ndiuraga nyingĩ ũguo, koguo nĩmatigagĩrĩra atĩ nĩmarahe andũ maĩ, na maĩ macio magatuĩka atĩ nĩmena mawatho, na nĩmaramathimĩra, nĩgetha o mũrĩmi o wothe, atuĩke atĩ nĩakũhe irio ciake maĩ, na o mũrĩmi nĩagũtigĩrĩrwo atĩ nĩakuona maĩ, gũtigakorwo atĩ nĩkũrĩ na arĩmi arĩa marona maĩ, na angĩ matirona, ũguo ti wega kuona atĩ kũrĩ na arĩa magũthiĩ nambere na gũkũria irio ciao, na kwĩna arĩa irio ciao cigũkuĩra mũgũnda.

Maũndũ ma bata haha nĩmaingĩ, kuona atĩ nĩ tũrona atĩ gũkũ nĩ kuo makondo matuĩkaga ma kũrehwo, na kũndũ gũkũ nĩtũrona atĩ nĩ mageragia kũruta maguta makondoinĩ, na nĩtũrona ũguo ũngĩona atĩ nĩtũrona macini ĩno ĩ haha, ĩno nĩyo ĩramũteithia nĩgetha agatigĩrĩra atĩ, kĩndũ giothe kĩrahetũkĩra hau, nĩmaguta, kuona atĩ ikondo rĩkoragwo na makoro, na ngothi ya thĩinĩ, koguo nĩgũtigĩrĩra atĩ kwĩna icungĩ iria cirahũthĩra gũcunga indo icio ciothe, nĩgetha atĩ maguta maya magĩkinya haha, nĩmatheru na matirĩ na indo ingĩ thĩinĩ, na nĩgetha rĩrĩa mũ aya magatuĩka atĩ nĩmakũruta maguta maya haha, nĩmagũtuĩka a kũmekĩra mĩkebeinĩ ĩtiganĩte, namatuĩke a kwenderia andũ na thogora mwega, na nĩtũrona atĩ macini ici nĩciratigĩrĩra atĩ, maguta macio magĩũka haha nĩmatheru, na atĩ nĩmega ũndũ atĩ ona mũndũ angĩtuĩka atĩ nĩaramahũthĩra, matingĩmũthũkĩra.

Nĩgũkoragwo na mĩtaratara ĩtiganĩte, ĩrĩa ĩkoragwo gĩcigoinĩ gitũ, nĩgetha ĩtigĩrĩre atĩ o mũrĩmi nĩatuĩka wa gũthomithio, ũrĩa angĩthiĩ nambere na kuonjorithia ũrĩmi wake, na ũguo nginya nĩmatuĩkaga a gũthomithio, mĩthenya ĩrĩa magĩrĩirwo nĩgũkorwo makĩhanda, kuona atĩ nĩgũkoragwo na kĩmera gĩa kũhanda, na kĩmera gĩa kũgetha, koguo mĩtaratara ĩno nĩtuĩkaga ya gũthomithia arĩmi, rĩrĩa magĩrĩirwo nĩ kũhanda, kuona atĩ nĩgũkoragwo na mbura, ĩrĩa ĩgũteithia nginya we ta mũrĩmi, gũtigĩrĩra atĩ nĩwaharĩria mũgũnda waku tene, na nĩgetha rĩrĩa mambũra macio makinya, nĩ ũgũtuĩka wa nĩũgũtuĩka atĩ nĩ ũhandĩte irio ciaku mũgũnda, koguo kwaura no gũkũ cigũkũra, na ningĩ ona mathomo maya nĩmateithagia arĩmi, kuona atĩ ona nĩmamateithagia ũrĩa mangĩharĩrĩria nginya mĩgũnda yao ta tĩrĩ, matigĩrĩre atĩ tĩri ũcio marahũthĩra, nĩmathimĩte mĩrimũ, ta tũtambi, na magatigĩrĩra gũ gũtirĩ ta mĩrimũ ta ĩyo, na ningĩ ona magatigĩrĩra atĩ kũrĩ na bataraitha ĩrĩa mekĩraga mĩgũndainĩ yao, na nĩgetha matuĩke atĩ nĩmakũnoria tĩri ũcio, na nginya thumu nĩ ũhũthĩkaga na bata ũcio, atĩ ũngĩkĩra thumu tĩrinĩ, tĩri waku nĩũtuĩkaga wa kũnora wega.

ĩĩ nĩ hakoragwo na bata muno gwĩka ũndũ ũyũ. Nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi, na nĩtũrona atĩ ena mahiũ tondũ nĩ tũrona ena ngamĩra, ona ningĩ ena kĩndũ ta mbũri. Na nĩ tũrona atĩ ngamĩa ĩno ĩna kana kanini, kuona atĩ nĩ gũciara ĩciarĩte. Na mũrĩmi taa ũyũ nĩ atuĩkaga wa gũteithika na indo ta ici. Kuona atĩ ngamĩra ta ĩno nĩ ĩtuikaga nginya ya gũkua mĩrigo, koguo atĩ mũndũ ta ũyũ angikorwo atĩ ena mũgũnda handũ, nĩ atuĩkaga wa gũkua, nĩ agũkuĩrwo mĩrigo yake nĩ ngamĩra ĩno. Na ĩtuĩke ya kũmũtũarĩra okorwo nĩ magetha agetha nĩ ĩkũmũrehera nginya mũciĩ. Kana akorwo hena thumu arenda gũtũara mũgũnda-inĩ wake, agũtũmĩra o ngamĩra ĩno yake na ĩtuĩke ya kũmũtũarĩra. Na ningĩ ũhoro wa mbũri, nĩateithĩkaga we tondũ nĩtũrona atĩ nĩ cia gũkamwo. Nĩ ũkoraga atĩ níagũtuĩka wa kũruta iria hau, na atuĩke wa kũnyua iria ta rĩu kana auge atĩ nĩakũenda, nĩakũendia. Koguo nĩ gũkoragwo na bata mũnene gwĩka ũndũ ũyũ, kuona atĩ we ta mũrĩmi nĩ ũrateithĩka na ningĩ nĩ ũrathiĩ na mbere na kũrĩithia mahiũ maku wega.